Ka ang'iyo kae to aneno ji ang'wen ma omor, kendo aneno nyako morwakore ka gima enie tich gi ji ariyo morwakore ka gin jonyiewo kata customers gi ma kanyo. Koro nyakoni, tich motiyo nekech obet mbele kanyo to be aneno ka mesaneno oket gima ondik ni reception. Aneno ka en nyako ma kae chalo hotel, koro en hotel koro kidhi to nyaka ikwongga gi reception koro kanyo ema idhi to iwachoni an ng'ane kamae, mae e gima adwaro kata ka adwaro nindo e hotendu kae odiochieng' adek. Koro nyakoni wuoyo kodgi, kendo komor nikech mano e tije , kendo onego obed ni kitiyo tijni to ibedo ng'ama mor makata kiseneno ka customer a gi e dhoot kocha, to isechako bwonjo kode mondo ijiw osiep kata ka ukiaru kamano .Kisebwonjo kode to kosebiro , iwuoyo kode mamuol kendo iwuoyo kode gi dwol mani piny nikech en e customer ni kendo en ema idwaro omenda kowuok kuome. Koro nyaka ibolri, koro nyakoni obolore kendo owuoyo kodgi gi mor kendo ginbe aneno ka gimor nikech nyakoni omor kodgi. Koro ginbe nyaka gimor amora mondo ginyiew kanyo.

Jogi ochung' e mbele kanisa, kendo chal ka gima gin jower nikech aneno ka gima jomoko nitie ka gima gimiel. Koro e kanisa nitiere ga jok matayo wer gi joma tayo wach mar Nyasaye gi jok matayo gik ma opogore opogore. Koro magi gin jotaa wer e kanisa kae. Koro giwer ka girwakogodo wach ma gidhi chamo e kanisa kae ma kata joneno kata ka gidwa biro chiwo neno e kanisa e mbele gi kae . Koro jower nyisoga gik mang'eny. Nitie wer magiweroga mokwongo mar pako Ruoth. Ka gisepake ma gipake ma gipake, to gidhi wero wer mar sayo Ruoth . Ka gisesayo be koka an gineno kaka gidhi tayo gika ma opogore opogore. Koro wer en gima ber e kanisa nikech wer ywayo chunyi maiye e mbele Nyasaye . Ka chunyi oseyware maiye, koka idhi neno kaka iwinjo wer mamit ma kaka idhi wuoyo gi Nyasaye dhi pogore gi kaka opogore ka pok ichako wer eka iwuo gi Nyasaye. Koro wer en gima ber kendo en gima kanisni te timo ka pok gichako wachgi mane gidwa nyiso nyirombe ei kanisa ka. Koro wer ochuno ei kanisa kendo en gima ochuno ahinya.